ekeshetisoreki emodiei, onkeek entim, orkujita, aamanyat eshetitae, naa eramatare oonkishu naitobikoo kuna, we nkop teneing'ori nebulunye inkujit, onkeek entim. pee etumokini aateshetishore.

idolita enkoitoi e benki e internet naa , oltungani ake oisume oidim aitumia neeku kegol tooltunganak leitu eisuma, naa enyamali ena tooltunganak leitu isuma amu meyiolo aitumia enkoitoi e internet, neeku ina nyamali etumito iltunganak tiatu enkoitoi e internet.

ekepuo iltung`anak aaduare ildakitarini nkolong`i pookin, oltung`ani omuoi oloyieu neyiolou enkishaa osesen lenye oloyieu neyioluu eniko peepashare moyiaritin kumok.

Kegol enkitumiata eh portal e government ,tentiaraki negira iltung'anak kumok aitumia. Neeku ki hang portal enasaa egira aitumia. Neeku dolta tenanu na kegol enkitumiata e portal.